Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa ndona mbica ya ngũrũwe kana ngũrũwe ta ĩno, nĩ kwĩyũria, ĩ hihi ya ngũrũwe ĩkoragwo ĩ nyama ndune ĩ, kana ĩkoragwo ĩ nyama njerũ? Ũndũ ũrĩa njokete ũkoretwo meciria-inĩ makwa, nĩ ũrĩa gũkũ gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ matukũ mĩaka ĩno ya haha hakuhĩ, andũ nĩ maiyũkĩtie mũno ũrĩmi wa ngũrũwe, na andũ a gĩcigo gĩa gatagatĩ nĩ maiyũkĩtie ũrĩi wa nyama cia ngũrũwe gũkĩra hau kabere. Nĩ metĩkĩrĩte mũno ũrĩithia wa ngũrũwe, ona kũmĩhiũkia. No ndĩgĩkinyĩra ng'ombe kana mbũri. Tondũ andũ a gĩkũyũ-inĩ, nĩ metĩkĩtie ũhoro wa mĩrĩre ya ng'ombe, na mbũri. No mĩaka ĩno ya gatha, ya haha hakuhĩ, nĩ nĩ macokete kũiyũkia, ũrĩmi, ũrĩi, ona wĩigi wa ngũrũwe na gĩkĩro kĩnene mũno.

Mũtambo wa laptop ũrĩa ũtũhotithagia harĩ ũkinyanĩria, mohoro na ũthundũri. Kũgerera technology ya laptop , arutwo na arutani, nĩmarahũthia mĩĩkĩre ya maũndũ gũkĩra hau kabere na mũrutani mũnomũno nĩ arahota kũmenya mabata ma mũrutwo na ũguo ĩgatuĩka ya gũteithĩrĩria gĩthomo gĩgakorwo gĩgĩkinya, gĩkĩoneka na kĩrĩ kĩhũthũ. Ũhũthĩri wa mũtambo wa laptop nĩ njĩra hũthũ ya gũthoma, kũnyihia mathaa amu mabuku maingĩ marĩ thĩiniĩ wayo, mathomo ma mahinda moothe, kũhota kuonana na arutwo angĩ o na marĩ kũraihu na kũhota gũcenjania mawoni. Gũteithia mũrutwo nĩ ũndũ wa matukũ ma hau kabere amu maũndũ maingĩ marekĩka ng'endainĩ cia ũkinyanĩria matukũ tũrĩ.